Ĩno nĩ kambuni ya Mũtharaba Mũtune ĩrĩa ĩteithagĩrĩria andũ kĩũmbe mena mathĩna matiganĩte ta ndwari, kwaga gwa gũikara,o ho na kwaga gĩa kũrĩa, harĩa mamateithagia matakũmarĩhia o nakĩ.Arĩa morĩte kuma kwao kumana na mbara citiganĩte cia kĩũteti,o ho nĩmateithagio kũheo gwa gũikara.

Wa mbere nĩ gũitamĩrĩra maguta na ngaci iria cirũwĩrĩrĩte. Oho mũrĩmi nĩ abataire gũkorwo na gĩthimo kĩa kĩrĩa mahiũ make mararĩa, harĩa ũkoraga mahiũ nĩmekũruta ngaci ĩno ya Methane. O kũrĩa gũkũragio mũcere, gũkoragwo kwarahĩte maĩ harĩa ũkoraga nĩho ngaci ĩno ya Methane ĩkoragwo ĩkirĩire na kũrigĩrĩria ũndũ ũyũ mũrĩmi abataire atũmĩre maĩ ma gĩthimo, na oho atũmĩre bataraitha ĩrĩa ĩkũnina ngaci ĩno. Mamwe ma mathĩna marĩa maumanaga na Methane ngaci ĩno nĩta kũharĩrĩria kwa riũa, harĩa ũkoraga kĩgendere nĩ kĩambatire na gĩthimo kĩa igũrũ na gũcũngĩrĩria marĩa matũrigicĩirie gũcenjia ta kũgĩa na riũa rĩracina mũno na oho kwaga mbura kwa kahinda karaihu.